Ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ rĩrĩa ndona ũũ nĩ ũrĩa tũragĩrithia motungata ma thirikari. Mbica ĩno ĩratuonia mũtambo wa intaneti wa thukuru wa thirikari wa Kenya. Thukuru ũyũ ũthomithagia aruti wĩra a thirikari, ũrĩa magĩrĩirwo nĩgũkorwo makĩruta wĩra wa thirikari kuma honge ciothe cia thirikari, na kuma ministry ciothe cia thirikari. Mũndũ nĩathiaga gũkũ akoya kothi ĩrĩa imwagĩrĩire kũringana na wĩra ũrĩa arutaga, akahota gũthomithio mwĩhumbĩre, kũrĩ ũrĩa agĩrĩire kwarĩria andũ na mwĩkĩre wa wĩra wa thirikari.

Mũciari agĩrĩire nĩ gwĩka ũũ rirĩa kana gake kanini kahiũha mwĩrĩ, na nĩ mũtaratara ũũ agĩrĩrwo nĩ kũrũmĩrĩra, wambere, nĩ kũmũrũta nguo iria cina ũrugarĩ mwĩingĩ ta burana ndito, kana thogithi ndito, wakerĩ, nĩ akamũkundia ndawa ĩria ĩkoragwo ya ũrugarĩ, nĩ guo ũrugarĩ ũgũagũe, na kuma hau, akoya mwana ũcio akamũtwara thibitari, nĩ guo agathiĩ gũthimwo kana arĩ na ũndũ ũramũthĩnia, mwĩrĩ, kana nĩ mũrwaru, na angĩkorwo nĩ mũrwaru, akarigitwo na akaheyo ndawa.

Mũtaratara ũrĩa hũthagĩra rĩrĩa ndĩraiga irio iria ndagetha, wa mbere, nĩgũciiga riũa-inĩ, nĩguo ciume ũigũ wothe ũrĩa ciĩnaguo. Wa kerĩ, nĩgũcithutũkania, rĩu ngacianĩka mwanya mwanya, nĩguo ciũme na ciũme wega biũ, koguo kwa ihinda ta rĩa ciumia igĩrĩ, irio ici nĩndĩcirutaga nja riũa-inĩ nĩguo cihote kũmithio wega biũ. Wa gatatũ, nĩkũhuhĩra ndawa, nĩguo itigakorwo ikĩrĩo nĩ mbũca, kana tũtambi tũrĩa tũngĩ, na wamũico, nĩgũciĩkĩra makũnia-inĩ, ngacikundĩka wega nĩguo itikagĩe na ũgunyu owothe, ngacoka ngaciga ikũmbĩ-inĩ, rĩrĩa kũrĩa gũtarĩ na heho, nĩguo cikare kuo onginya rĩrĩa cigabatarania.

Intaneti ĩtarĩ na gĩthimi ya WIFI, ĩringananga ũũ na intaneti ya thimũ, intaneti ĩtarĩ na gĩthimi nĩ ĩhũthĩkaga mũciĩ kaingĩ kaingĩ, kana mawabici-inĩ, no intaneti ya thimũ, mũndũ ahũthagĩra kũndũ guothe arathiĩ. No ningĩ, intaneti ya thimũ nĩ ĩthiraga na ihenya na ĩkoragwo na thogora wa igũrũ ĩkĩroranio na intaneti ĩtarĩ gĩthimi. Gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte andũ aingĩ magarũrũkĩre intaneti ĩtarĩ gĩthimi ya WIFI nĩgũkorwo, maũndũ marĩa mothe mũndũ arenda gwĩka na intaneti no ahote gwĩka na WIFI, no maũndũ macio, no aremwo nĩgwĩka na intaneti ya thimũ, nĩgũkorwo intaneti ya thimũ, ĩkoragwo na thogora wa igũrũ mũno.

Kũrĩ mũtumia wothe wohete nda, ũũ nĩguo bata wa kiriniki cia mbere ya kũheyo mwana, wa mbere, mũtũmia o wothe wohete nda nĩ athimagwo kana arĩ na mũrimũ kĩmiri wa mũkingo, angĩkorwo arĩ nagwo, kiriniki ici nĩ ĩmũteithagia nĩguo rĩrĩa agatwa kũheyo mwana ndakanagwatie mwana ũcio mũrimũ, wa kerĩ, mũtumia nĩ athimagwo ũritũ nĩguo akamenyeka kana arĩ na ũritũ ũria wagĩrĩre gũkuwa mwana ucio, angĩkorwo ndarĩ na ũritũ wagĩrĩire, nĩ aheyagwo ndaeti ĩrĩa agĩrĩire nĩ kũrĩa nĩguo kwongerera kiro ciake, ũndi ũndũ wa gatatũ, nĩ atĩ mũtumia nĩ aheyagwo ndawa iria ameragĩa o mũthenya, ndawa ici nĩ iteithagĩa kũmwongerera thakame mwĩrĩ-inĩ ona kũmuhe maũndũ kana indo iria atangĩona rĩrĩa araria irio cia kawaida , na wa kana, nĩ wa kũmũteithĩriria kũmenya rĩrĩa akaheyo mwana na akahota gwĩbanga.

Motungata ma mbere ya kũheo mwana na motungata ma thutha wa kũheo mwana matitiganĩte mũno no motungata ma mbere ya kũheo mwana maroraga mũno mũno ũgima wa mwĩrĩ wa mũtumia ũrĩa wohete nda na mũtumia ũcio nĩwe ũmenyagĩrĩra mwana ũrĩa akuuĩte. Kaingĩ, ndawa iria aheagwo cikoragwo cirĩ ciake cia kũmũteithia nĩguo akuue nda ĩyo nginya ĩkinyanĩrie. Motungata ma thutha wa kũheo mwana maroraga ũgima wa mwĩrĩ wa mwana mwanya na ũgima wa mwĩrĩ wa mũciari mwanya no kaingĩ, mũciari ũyũ nĩ aroragwo nĩgetha ahote kũongithia mwana ũcio wega na ahote kũmũhe indo iria ciothe ciagĩrĩire.

Ĩĩ niĩ nĩndĩretĩkanĩria atĩ kiriniki cia thutha wa kũheo mwana nĩ cia bata ota kiriniki cia mbere ya kuhewa mwana niĩ gwĩciria aciari aingĩ mateanagĩria kiriniki thutha wa kuheo mwana nĩtondũ, thutha wa mwana kũheo njanjo ya wiki ikũmi na inya, kiriniki icio ingĩ iria ifuatagĩrĩra cikoragwo cirĩ cia gũthimũo kiro cia mwana na, aciari aingĩ matĩonaga ta kũrĩ na bata wa mwana gũtinda agĩthimwo kiro no, harĩ niĩ nĩ nyonaga harĩ na bata nĩguo kũmenyeka kana mwana ũcio nĩarakũra ũrĩa wagĩrĩire kana nĩarongera ũritũ ũrĩa wagĩrĩire kũringana na mĩeri yake kana ona mwaka wake.

Arigitani, nomagĩrithie motungata ma thutha wa kũheyo mwana, nĩguo mateithie nyina na mwana ũndũ-inĩ ũyũ. O nyina na mwana, nĩmagĩrĩire nĩgũkorwo na rekondi ciao thibitarĩ, na thutha wa omweri, makahũrĩrwo thimũ, nĩguo gũkamenyeka kana nĩmarathiĩ wega, kana nĩmarathiĩ kiriniki ciao irĩa magĩrĩire. O ho, arigitani aya nĩmagĩrĩirwo nĩgũkorwo magĩcera mĩciĩ kwa mĩciĩ, ĩrĩa ĩrĩ na nyina ũrĩ na mwana mũnini, nĩguo makahota kũmenya, kana mũikarĩre wao nĩ mwega, na harĩa marĩ na thĩna, magataithĩrĩrio.

Ihinda rĩa moico gũtwara mwana akaheyo njanjo, nĩ rĩrĩa arĩ na mĩeri ikũmi na ĩnana, arĩho mwaka ũmwe na mĩeri ĩtandatũ, njanjo ĩno ĩkoragwo ĩrĩ ya kũrigĩrĩria mĩrimũ ya gĩthũkũ. Mũtaratara ũria warĩ ho warĩ mwega na mũhũthũ amu, ndagĩtarĩ etagĩrĩra aciari othe arĩa maraheithia ciana ciao njajo mũthenya ũcio, magakinya makaheyo mataro, na makerwo njanjo ĩyo bata wayo, macoka marĩkia, ciana cioothe, ikaheyo njanjo ĩmwe rita rĩmwe.

ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ndĩhotete kũhe ciana ciothe ndawa cia kũgitĩra mĩrimũ, nĩgũkorwo atĩ, ciana nyingĩ, aciari ao matikoragwo makĩmenya bata wa gũthiĩ kũheyo ndawa icio, njĩra ĩrĩa ĩhũthĩragwo mũno nĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ kũheithia ciana ndawa ici, nĩ kwanĩrĩra matũra - inĩ, atĩ ciana nĩ ciagĩrĩirwo nĩ kũheyo ndawa, na makerwo mathiĩ thibitarĩnĩ ĩrĩa ĩmakuhĩrĩrie, nĩ guo maheyo ndawa icio, no kaingĩ, aciari aingĩ mationaga harĩ na bata, kwoguo matitwaraga ciana ciao, na ciana icio cikaga kũheyo ndawa icio, cĩa kũmagitĩra kuma kũrĩ mĩrimũ.

Thibitarĩ ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ naniĩ, gũtirĩ ngarama ĩrĩa ĩkoragwo ĩkuruhanĩtio na njanjo cia kũhe ciana. Njanjo ciothe ciheanagwo kũrĩ ciana cia thĩ wa mĩaka ĩtano hatarĩ marĩhi omothe na mũciari abataire tu no gũtwara mwana wake thibitarĩ na akorwo arĩ na kabuku ga kiriniki ka mwana ũcio na mwana ũcio akahota kũheo njanjo ĩyo hatarĩ marĩhi. No maũndũ marĩa magĩrĩire nĩ gũcenjio nĩ atĩ, ciana iria citathiaga kũherwo njanjo thibitarĩ, arigitani nĩmagĩrĩiruo nĩ gũkorwo magĩcera mĩciĩ ona kana magatũma andũ a wĩra a itũra arĩa marutaga wĩra wa itũra wa ũgima wa mwĩrĩ mathi methe ciana icio na macoke mamenyerere na matigĩrĩre atĩ ciana icio nĩciaheo njanjo.

Mathĩna marĩa ngeragĩra rĩrĩa ndĩracaria kuona maciaro maingĩ ma irio iria handĩte, wambere, nĩ tĩri gũkorwo ũtarĩ mũnoru kũiganĩra, nĩguo ũhote gũciarithia irio nyingĩ, na ngakorwo ndirĩ na thumu mũiganu wa kũhota kũhe tĩri ũcio ũnoru. Wa kerĩ, nĩ mbura gũcererwo, kana mbura kura ĩrĩ nini, ĩkaga kũhe irio icio maaĩ marĩa magĩrĩire na makũiganĩra. Wa gatatũ, nĩ mbegũ iria tũhandaga, rĩngĩ igakorwo itikinyanĩirie ikĩro, koguo ikaga gũtũhe maciaro marĩa maingĩ, na marĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩona.

Arĩmi no mahote kuongerera maciaro ma mbembe ciao gĩcigo-inĩ gĩakwa na maũndũ maya, wa mbere, nĩ makahe tĩĩri wao thumu wa kũigana nĩguo tĩĩri wao ũnore na ũhote gũkinyanĩria gĩciaro kĩnene. Wa kerĩ, nĩ kũthimithania rĩrĩa mbura ĩraura nĩguo makahata kũhanda na kũngĩkorwo mbura nĩ yaura nini, magaitĩrĩria mbegũ ciao kana mbembe ciao maĩ nĩguo cikahota gũciara gĩciaro kĩingĩ. Wa gatatũ, nĩ kũhuhĩra mbembe ciao rĩrĩa irakũra nĩguo itikarĩo nĩ tũtambĩ nĩtondũ tũtambi tũtũ nĩtũnyihagia maciaro.